ĩno nĩ wabici ya mĩgũnda ĩkoragwo mwena wa Nairobi ĩrũmbũyanagia na maũndũ mothe megiĩ mĩgũnda ta watũri wa mĩgũnda, maratathi ma mĩgũnda, mũigana wa mũgũnda , maũndũ mothe mothe makoniĩ mĩgũnda no ũmarute gũkũ nginya gũatũrĩrwo mũgũnda.

Kwaga wĩra harĩ andũ ethĩ nĩ kũmahutĩtie na njĩra nene mũno tarĩu harĩ anake, nĩ ũrakora makĩingĩria ũnyui-inĩ wa njohi na ũnyui-inĩ wa bangi tene mũno ona ũici-inĩ. Amwe nĩ ũrakora makĩũragwo mũno nĩ ũndũ wa ũici. Nao harĩ airĩtu nĩ ũrakora makĩoha nda ciatene ihiko cia tene ona kwĩyũraga nĩ ũndũ wa mathĩna ũgakora andũ amwe nĩ maranyua ndawa na angĩ makeita nĩ ũndũ wa kwaga mawĩra.

Ũndũ ũyũ tũronio haha nĩ wa kũhanda mĩtĩ. Harĩ bata kũhanda mĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ũndũ mĩtĩ nĩ ĩtũteithagia harĩ ũgucĩrĩria wa mbura. Ningĩ mĩtĩ nĩ ĩtũteithagia harĩ gũtũthondekera rĩera, nĩ tondũ nĩ ĩtũhega rĩera itheru rĩrĩa tũtuĩkaga a kũhihia, o na ningĩ mĩti nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ kũgucĩrĩria agendi gũkũ bũrũri-inĩ na maũndũ mangĩ maingĩ.

Tekinoronjĩ nĩ ĩrathiĩ ĩgĩkũraga na ihenya mũno, ũkĩringithania na matukũ ma tene tondũ tene gũtiarĩ thimũ, gũtiarĩ tũmeme, gũtiarĩ TV gũtiarĩ maũndũ marĩa mothe tũrona nenda-inĩ matukũ maya. Tene andũ nĩ mahũtahgĩra njĩra nene mũno ta kuga mbu, kũhũra ndarama. No rĩu ũrakora kaundũ kangiumĩra mũrĩmo ũrĩa nĩ tũrahũranĩra thimũ tũkerana maũndũ maingĩ, ningĩ nĩ ũrakora okorwo ti thimũ nĩ tũrakorwo tũgĩthikĩrĩria tumeme. Tũgakorwo tũkĩmenya ũrĩa bũrũri ũregariũra. Ningĩ ona nĩ tũrakorwo tũkĩrora ma TV maitũ tũgakorwo tũkĩona ũrĩa bũrũri ũregariũra ona ta thĩ ng'ima. Na ningĩ ona thimũ-inĩ nĩ tũraingĩra nenda-inĩ tũgakorwo tũkĩmenya ũrĩa bũrũri na thĩ ng'ima iregariũra.

Barabara ĩrĩa ĩkoragwo na ũingĩ wa andũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ barabara ĩrĩa yumĩte mũciĩ wa Thika yerekeire mũciĩ mũnene wa Nairobi. Barabara ĩno ĩkoragwo na ũingĩ wa ngari tondũ kũu nĩkuo mabiacara maingĩ makoragwo. Nĩkuo andũ a bũrũri ũyũ makoragwo makĩrutĩra mawĩra ma mawĩra mao, koguo nĩ ũkoraga mathaa ma rũci-inĩ ona mathaa ma hwai-inĩ nĩkuo ũingĩ wa ngari wĩnaguo, ũingĩ wa ngari na wa andũ wĩ mũingĩ. Tondũ nĩguo andũ marakorwo makĩingĩra nao arĩa angĩ makiuma mawĩra-inĩ mao. Tũngĩnyihanyihia wũingĩ wa ngari barabara-inĩ ici barabara-inĩ ĩno na gũthondeka bathi ituĩke ciagũkuaga andũ. Ona ningĩ gwĩkĩra mũgithi no twĩkĩre mũgithi ũguo, nĩ getha, ũgakoragwo wĩ wa gũkua andũ nĩ getha tũnyihanyihie, wũingĩ wa ngari.